Chito netinye transaction chechang yaani chepkondok chechang ko chito neyoe biashara anan ko mung'aret akoo chito nee kikomuita en mung'aret ak ko kikonyor challenges chechang en mung'aranoton so konyoru transaction ak ko chito neng'en kora kocheng kastomaek.